E picha ni nitiere jotelo madongo ahinya. Jotelo gi duto orwakore maber ahinya kendo kaka girwakore ni chal ni gin kar tich. Nitiere jowuoyi ang'wen kendo jowuoyi ang'wen gi orwako sude ma bechgi tek. Gin te jowuoyi gi girwako tai kendo gitwe e ng'utgi. Nitiere jatelo achiel ma wuoyo gi jok moko to e toke kanyo nitiere jowuoyi kata joma dongo ma winjo gima owacho e bathe kanyo nitiere mine ariyo mine go duto orwako angolo. Mama man mbele orwako koti marakwar gi law man gi kido ariyo marachar gi marateng' e iye . Jogi chal ni winjo ahinya gima jatelo ni wancho e mbele gi kanyo nitiere jago picha ma mako weche ma jatelo ni wacho. Gin duto chal ni gihero ti tijni kendo gichiko itgi ahinya.

E picha ni aneno bania , bania ni mit ahinya . Bania ni ka idwaro tede ing'ade matindo tindo. Ka oseng'ade matindo tindo to iluoke kata inyalo luoke mondi to ing'ade matindotindo .Ka iseng'ade matindo tindo tikawo pii to ikete sufria pii malet .Ka pigno oseyienyo tinyalo keto magadi kata pii buru ma ochilore maler . Ikawo bania gi ka iseng'ado matindotindo to ilute pii malietni. Irude kendo bang' dakika pra dek osechiek. ikawo kitungu ting'ado matindotindo, nyanya be ikawo ting'ado matindotindo ikawo moo tedo ikete sufria ikawo kitungu iketo ka moo osechiek, irito kitungu go malokre mochiek kendo imedo nyanya. Kiseketo nyanya timedo chumbi kiseketo chumbi tirudo maber. Ka iserudo maber tikawo bania ni maniloko e san kate bakul to iolo tirudo. Bania ni be inyalo ted gi bo. Ikawo ting'ade matindotindo tiriwe gi boo. Bania ni bende en nyamin apoth.

Tijni en tij pono ovakado . E gweng'wa tijni itimo kama ka ovakado go oseloth, ikawo ngas tipono godo. Mar ariyo inyalo nyiso ng'ato oidh yien mar ovokado no kendo opon, mar adek inyalo tiyo gi yien mabor kendo igolo go ovakado go. Ovokado go ok ber ka igolo mapok otegno nikech ok gibi chiek . Ka isepono gi to itero gi e ot kendo iketo gi kuma ng'ich ka idwani gichiegi. We we wek diyo ovokado ka idwani gichieg maber, ketgi aketa kamora chiel kendo ka giselokore kido marateng' to tiende ni gichiek. Nitiere ovokado mokochuno ni nyaka lokre marateng' .Kido gi nyalo bet abeta mara maralum lakini gichiek. Inyalo ng'ado iye kendo inyalo chamo ovakado gi nyoyo kata inyalo wiche mkate. E picha ni nitiere ng'at mapono ovakado gi kendo chal ni gisetegno. Olwaro gi piny ka odwa kwanyo gi.

E picha ni aneno mama moro machamo muma. Ochung' e mbele jii jok mathoth ahinya kendo e lwete oting'o lozari kendo oting'o muma matoke rambulu. Mama ni jaber ahinya to chal ni odwa bedo dayo kendo osetii, mama ni owichore ekndo owicho dhoge makwar. Mama ni osuko wiye mar nengo kendo orwako lewni mag nengo . E bathe kanyo nitiere jowuoyi ariyo ma ochung' koni kod koni. Kae chal ni en nyasi mar somo kata en nyasi ma jii ng'enyie ahinya. Jii mathoth obet to e chien gi kendo jii opong'o ahinya. E bathgi kanyo nitiere mama morwako law marakwar kendo orwako ogudu mar tich. E mbele kanyo nitiere mama moro manyiso muma kendo ong'iyo jabathe mawuoyi . Jabathe mawuoyi ni chal ni emanyise wach ma onego wachi ka oting'o muma . Ng'at ma orwako angolo ni be ng'iyo mama ni ahinya.

Jok mang'eyo kae en ker machon ,ker machonni iluongo ni Uhuru Kenyatta. E picha ni chalni ker ne oyawo kar tich moro . Ji ng'eny ahinya ka kendo nitiere mama moro ma obet mbele mapamo lwete,e bath mama ni nitiere wuoyi ma orwako angolo, wuoyini oketo pache e gimiyawo gi kerni ahinya kendo ong'iye. wuoyi ma orwako angoloni orwako law marambulu,e tok ker nitiere obila mamiye rit motegno mondo kik obed gi luor. E mbele kae nitiere mauwa ma oketi maketo kanyo nyilni kendo bet maber. E toke gikocha be nitiere obila ma orwako ogudu marateng',e mbele obilano, nitiere ng'at ma orwako sut marateng' gi law marambulu e iye, ng'atni bende orwako angolo marateng'. Jogi chalni omor ahinya kuom neno ker kendo gimor gi tich ma ker otimo.

Tijni en tij pidho machunga ka idwa pidho machunga, nyaka ibed gi koth machunga ma idwa pidho. Mar ariyo nyaka ibed gi pii machiegni kendo nyaka ibed gi puodho mayom ma isepur. Ka isepuro puodho maiketo bur e puodho, tikawo koth machunga ma in go tiluto e bur kuma ikunyo .Ka iseluto kodhi ni tiume gi lowo. kiseume gi loo tiolo pii pile pile okinyi g odhiambo nyaka iol ne machunga ma ipidho ni pii mondo oloth maber kendo ka idwani ma chunga gi ochieg maber nyaka irit kodhi no maber ma nyaka lodhi. E bang' kinde moko, machunga ni bro chako loth kendo machunga mang'eny bro dongo e machung'a mipidho ni.

picha ma aneno kae ni tang'o kaka ng'ato nyalo oro pesa. Kendo ondiki gi kido marakwaro kanyo oro pesa. Karatas ni rachar kendo ondik gik mang'eny kanyo, ondik ni ng'ato kaka onego bed ni ooro ne ng'ato pesa. Onyalo oro ne ng'ata chiel , jii ariyo, jii mang'eny be onyalo oro negi pesa neni. E picha ni aneno ndiko mang'eny ahinya moko odik gi kido marateng' to moko ondik gi kido marachar. Nitiere lwedo ma oting'o picha ma itang'o kae ni. Kendo itang'o ne jii kendo ondik kanyo kaka ng'ato nyalo golo pesa kata nyalo oro pesa e yoo mayot ahinya ka ok ochandore.

E picha ni aneno gik mang'eny ahinya . Mokwongo aneno simu, aneno ng'at ma orwako koti marateng' , kendo aneno ofungu ma ng'ani oting'e lwete. Ng'atni oting'o gik mang'eny elwete otingo sime maduong', oting'o simu matin marateng' kendo otingo ofungu. E mbele ne kanyo chalni en gi pikipiki kendo obete wii pikipiki ka oting'o simu .E wang' simbe kanyo nitiere gik picha mang'eny maneno. Ng'ani chal ni ng'iyo pesa ma oorne kata ma ooro ng'ato, ng'ani nitiere kar mpesa manie simu. Chalni odwaro golo kata pesa kendo samoro odwaro chulo gimoro nikech pod ong'iyo omenda ne ma odong' godo . E picha ma aeno kae ni nitiere rangi mang'eny ma ondik go gigi nitiere rangi makwar gi rangi marambulu. Ng'ani otingo simu ni gi lwete achiel .

E picha ni aneno otas marachar. Otas ni ok duong' kendo en mana otas matin ma ng'ato nyalo ting'e lwete. E otas ni chal ni ng'ato ndike nyinge ka odwaro golo pesa e bank mar ICICI . E e otas ni nitiere namba mar golo pesa, nitiere tarik gi dwe ma ogole pesa no . Kendo otasni tang'o pesa ma ng'ato dwaro golo kata ma odwaro keto. Otas ni ema ng'ato onego odhigo e kambi mar golo pesa ka odwaro golo pesa gindiko ne pesa ne ma odwaro golo kendo ma obro chulo ka osegolo. Otas ni bende aneno kuma ondiki dwe gi higa kendo owe ma ok ondik gimoramora. Gini ginie ma en otas nyaka ndiki kaka idwaro gi kambi mar kano pesa ni mondo koka omiyi pesa

Kang'ato omiya pesa , ma anene picha ni anyalo timo go gik mang'eny ahinya. Pesa gi gin mia mag node kendo node meg mek mia gi ng'eny ahinya nitiere ng'awo mako node gi e;wete . Ka omiya mia gi anyalo tiyo go tije mang'eny ahinya, anyalo nyiewo go chiemo ma achamo kaka ring'o , gweno, mok kuon manyalo konyo mondo kik adeny ahinya. Pesa gi bende anyalo nyiewo go lewni ,lewni mathoth ahinya mar dhi tich , mar dhi lemo kendo ma arwako kadhi e nyasi. Anyalo yiero lewni maber ahinya ka an gi pesa ni .Pesa ni bende anyalo dhi go e osiptal la wiya bara kata ka atuo kendo okawinj maber. Pesa ni bende anyalo tero ne nyathiwa e sikul kata anyalo tero ne nytahina e sikul seche ma oriembe taonge gimoramora. Pesa nigi tich mang'eny ahinya kendo luwore gi gik ma ng'ato dwano nyiew.

Gima nene picha ni en pesa, pesa ni ng'eny ahinya kendo pesa gi te chalre. Pesa gi te gin alufa chiel alufa chiel mang'eny ok en alufa chiel kende. De anyalo kwano gi de akwano gi to mak maka ni ok ane madiere go maber ahinya nikech giluore. Pesa ni anyalo timo go gik mang'eny ahinya anyalo nyiewo go gari, lewni , kata wuoch. Wuoch me ma asegombo ahinya e ngimana ka omiya pesa ni anyalo dhi e chiro to anyiewo gi . pesa ni bende anyalo nyiewo go chiemo maber ahinya kaka chak mopwo anyalo nyiewo go ring'o , anyalo nyiewo go gweno kendo anyalo nyiewo go mok tedo pesa gi bende anaylo tero a kar kano pes mondo okan na mondo atigo e ngima ma mbele. Pesa gi bende anyalo miyo ng'at ma aonge pesa ma odhier mondo okonyre go e ngimane kama okete pesa e picha ni en gi

Tijni en tij kwanyo gik ma osewiti. Gik ma osewitgi iyudo e chiro madongo kendo ikelo gi kamorachiel gi tinga mag wito gik ma ok tigo kendo . E picha ni aneno mine ariyo ma okulore, mine gi chal ni obiro kwanyo gik ma opogore opogore mine gi duto orwako ogudu . Nitiere mama ma orwako law mabor ahinya kendo nyako moro no orwako long marateng' . Jogi duto orwako lewni man gi kido ma opogore opogore kae ka ng'ato obiro onyalo yudo gik mang'eny ahinya ma owito onyalo yudo kikombe, onyalo yudo lewni ,onyalo yudo kalatese onyalo yudo wuoch ma onyalo tiyo godoo kendo ma ng'ato nowito ka pok okethore ahinya. Kae bende onyalo yudo chupa kata mabati kata chumbe mang'eny ma onyalo tero kendo odhi uso. Mine gi chalo ni kwanyo gik moko ma gibro dhi uso kata gik mabro dhi konyo gi.

Aneno jago thum jago thum ni orwako law. Lawe ma orwako ni nigi kido ariyo kido makwar kendo mbele ne nigi picha ma ondiki ogor dwe kendo picha no en rachar. Jathum ni kata jawer ni chalni ohero tije ahinya obuonjo kendo oting'o gima ower go e lwete. Jathum ni bende nigi gima oketo ewiye mar goyo thum. E bathe nitiere jago picha moro ma oting'o gir go picha jago picha ni mako jathum ni kaka wer kendo kaka keto ne ji wende ge mamit. E mbele ne nitiere gima idiyo mar goyo thum. Jago picha ni chal ni ohero jawer ni ahinya kendo obet bute machiegni. Jago picha ni aneno mana lwete kende kendo orwako law marateng'.

Kae en sikul maduong' mar mbalariany, sikul mbalariany ni iluongo ni Maseno. Maseno nigi nyithi sikul ahinya kendo maseno okiewo gi jo Vihiga . E picha ni nitiere gir equator ma olos kanyo maber. E picha ni nitiere yiende kendo nitiere maua ma opa maber mondo kanyo onen maber. E picha ni chal ni kar puonjruogni ler ahinya kendo nitiere jok ma yweye nikech oler ahinya. E tok gir equator ni nitiere ot ma oger maduong' ahinya kendo mbele odno gi malo nitiere gik stima maliel otieno . Kar puonjruok mar maseno nitiere jopuonjre mang'eny ahinya ma obiro somo tije ma opogore opogore.

Kae en kar olo moo mar gari kata nyamburko kata pikipiki. Kae olos maber kendo ndara olosi maber mamiyo geche donjo mayot ka ok osandore . Geche gi ka osedonjo nitiere ng'at ma siemo negi kuma gichung'e mondo oolne gi moo mar gari. Ka ng'ato orumo gi moo karingo endara onyalo oro ng'ato oom ne moo kendo kapok orumo ahinya ma ga nyamburko no nyalo riembore, onyalo dhi kae mondo omed moo mar gari mondo mi oring godo ka odhi e wuodhe. E kar olo moo ni mar gari nitiere kaka owiche gi kido ma opogore opogore kaka maratong' gi rakwaro. Nitiere bech moo ma indiko ewiye malo kanyo manyiso ng'ato moo ma oolo .Kanyo bende nitiere kar yweyo.

E picha mitang'oni, nitiere jok manigi nengo ahinya, ng'ato achiel manigi nengo iluongo ni James Orengo. James Orengo orwako law marachar oketo gi kido marambulu kendo omako lwete mbele. James Orengo orwako angolo kendo en gi chandruok mar wang',ma ok onyal neno maber ka oonge angolo. E bathe kanyo, nitiere ng'at mane dwa bet ker higa mokalo miluongo ni Wajakhoya, Wajakhoya orwako angolo kendo en gi yier moti marachar e tike. Wajakhoya orwako law mamalo mokiko rachar gi raetng'; kendo orwako long ,e bade otweyo sa kendo sani ng'ise ni en sadi, sa mora mora modwaro. E wiye otwe otamba marachar ma bathe rakwaro, kae chal ni nitiere nyasi maber ahinya kendo manigi nengo. Kae nitiere ji ma orwako law ma kido ma opogore opogore.E mbele kanyo be nitiere jatelo mawuoyo gi ji.

E picha mitang'o nwa kae ni aneno jawer maduong' ahinya. Jawerni ong'ere ahinya jawer ni iluongo ni prince Hinda. Prince Hinda we wero wende mag dholuo kendo wende ge gi mit ahinya. Prince Hinda bende wero kata wende mag dhok moko kaka kiswahili lakini thumbe ma ong'ere go en mana thumbe mag dholuo. E picha ni chal ni prince Hinda odhi nyombo, odhi e dala mar chiege mondo oter dhok. E picha ni Prince Hinda orwako angolo kendo orwako law marachar man gi nengo ahinya ebathe kanyo nitiere oseipene ma owrako angolo machal kode kendo gin duto girwako ogudu. E bath Prince Hinda nitiere chiege chiege ni orwako law maber ahinya kendo lawe ni chal ni beche tek ahinya. E bathgi nitiere mama achiel ma be osuko wiye .

Kae en kar ma olosi ne tugo. Kae olosi maber ahinya kendo olose gi pesa mathoth. Kae olos kombe koni kod koni gi e diere ma jii bete. Kae jii nyalo biro wer kaka nyithi sikul nyalo biro were mbele kae ka jok moko obet piny. Kae inyalo kete nyasi be maduong' ahinya ma jii biro mang'eny. Kae olos maber ahinya kendo piny e dier ot owichi kido marakwaro kendo bende nitiere kombe man gi kido maralum. Kae o oket mach maliel mar stima makelo ne jii ler kae duong' ahinya kendo jii mang'eny ema pong'o kae.

Kae chalni nitiere mor ahinya. Ji duto maneno kaeni buonjo kendo nyiero. E pichani nitiere nyathi ma osukne wiye maber ahinya kendo orwako law. Longeni chal gi lawe mamalo, kendo owene ka iye neno. Orwako wuoche marachar maber ahinya, nyathi maneno kaeni miel e mbele ji, kendo e pichani tang'oni ong'e miel ahinya kendo omiel be maber ahinya. E wang'e, ong'iyo piny kendo owinjore ka omiel ahinya. Kuma nyakoni mieleni,e dier ot, owichi gi kido marateng' gi ratong' e laini . E toke be oketi pasia marateng'. Nitiere nyiri moko mamako nyakoni kamiel e toke kocha kendo gi e bathe koni. Nyiri manigi gi etoke kocha chal ni omor ahinya kaka gineno kaka nyakoni miel kendo gimake gi simbegi.

E pichani, nitiere obila mag polis abich, obilagi orwako lepgi mag tich. Obilagi ang'wen, orwako lewni machalre man gi kido ma majan, obilagi duto oting'o yien magirodhogo ji. E pichani chal ni ng'anyo dhi mbele. Jok moko ng'anyo kendo obilagi obiro ketho ng'anyo. Obilagi orwako ogudu machalre kendo giting'o gik dhawo ma gibiro keyogo jo ng'anyogi. E pichani ,aneno dhot ma owich marateng' gi yiende ma oti. Obilagi chalni ochung' e bath ndara kendo jo ng'anyogo chalni ogeng'o ndara kuma geche kadhe. Nitiere obila achiel ma oting'o chuma ma ondik ni, nitiere ng'at ma osetho, kendo ondik kae gima oting'ono ni Kenya orumo, chal ni nitiere ng'anyo madhi mbele kae, emomiyo jogi obiro.

Gimaneno kae en tiga. Gin tiga ariyo, tiga mokwongoni chalni en min moro ma ochung' gi mabor cha. Kae chalni en kar neno lee, tigagi ng'utgi boyo kendo ng'utgi maboyoni konyogi e chope majan man malo, e wi yiende maboyo. Tigagi onge rach mora mora gi ji kendo ok gikiny ng'ato. E pichani chalni nitiere yiende kod lumbe ma gichamo, tiga ariyogi ochung' kagiting'o ng'utgi mabor ahinya. Tigagi nigi kido machalre kendo gin gi kido ariyo. Nitiere tiga achiel maduong'ne wadgi, kendo morono tin. Tigagi chalni osechiemo kendo giyieng' ahinya. Nitiere tiga achiel mochung' e pap, kendo nitiere tiga achiel moro mochung' but yien mane ochamo.

Gimabiro e pacha kaneno pichani en kar puonjruok. Kuma nyirigi ochung'ye en kar puonjruok ,ma gidhi mondo gipuonjre gik ma opogore opogore kaka kwan. E pichani nitiere nyiri ang'wen ma ochung'. Nyirigi gin nyithi sikul. Nyithi sikulgi, gin te gisuko kendo gisuko machalre. Nyako achiel e kindgi orwako angolo, kendo chalni wang'e rach kendo ok onyal neno maonge angolo. Nitiere nyako ma oting'o buk kendo ng'iyo bathe ka obuonjo to ogolo lake oko. Nitiere bende nyako achiel ma oting'o kalam e lwete. Kalambeni chal ni en kalam makwar. Nitiere nyako ma orwako angolo to oting'o bende buk e lwete. E bathe koni gi mbele nitiere nyako achiel ma osuko wiye to oting'o bag marateng' e toke. Chalni giwuoyo kendo giwacho mbaka mamit ahinya. Nitiere kaka ging'cho to chal ni gigoyo mbaka kendo gimor ahinya.